Eng' mbarani kokikimin kobichek kobichechuto kotoku kole kokotoi koyakikitu mising' yo kaimin temindet kabichek ako makial kokoini kaimutyet mising' amun mawekchini rabishek chekiboishe kokolei mbaranoto

Eng pichaini kotoku ketitab straberry. Straberry ko bokomanut mising amun chamei biik chechang. Nitokni mi pichaini kotoku kole kokotoi koyait agenge. Bo komonut koship iput chito straberry simakonin koimutiet ndero kole kakoyait.

Eng pichaini komi kiplengook oenguu chekeribe. Indaroo ane pichaini ko bwotwon ngalekab ripsetab kiplengook. Mokomonut missing kerib kiplengook I,amun kiplengook indealdee inyorchigei chepkondook.

Eng' imbarani kokikimin bandek bandechutok ko kikoyokikitu mising' kingopo tai ayoe ane kolsetab bandek ko amite kotab sikikchu ole kikimuta mbaret nyamin bandek ak sikik

Eng' pikchaini komito biik chepirei pikchait iboru kole mii ichek kokonyo betutab graduation uu kele bichu kokikosomon atkotar somanetab university bo kamanut kosoman mising' sinyorchigei ng'omnotet

Eng' pikchaini komi biik cheterter biik alak kotonosot ko alak komito kondeni nyukunyek keringet bichuto mi kondeni nyukunyek keringet kou kele mi kokolei ketik bo komonut mising' kekolei ketik eng' emet asikobit koib ropta ketichoto

Eng' pikchaini komi kametishek oeng'u kamitishechuto kokiteping'wenyo ako ee chaik amun tindoi kikombok akomi kipiriket taban ane achome mising' ae chaik amun chaik kwonyiny mising'

Eng' pikchaini komi tukuk cheterter mi korik chechang' akomi biik chemwetishei mwetishei ichek eng' taban nebo oinet makararan kemwetishei eng' taban nebo oinet amun ndetorchi beekab sabunit ako chechafu oinonoto ko makokoron eng' biik che ee beek chebunei oinonoto anan ko kiyakik

Ngaro pikchaini kononwo ng'alekab simet cho kiolei eng' denishek chekikure lipa mdogomdogo lipa mdogomdogo kotoreti chito konyorchigei simet nekatamanyoru ako simet nekararan ako taap kokoini kaimutyet mising' bichoto amun yo manyorchingei chepkondet kekere simoit ako makong'olole simoit noto

Yutokyu komi lakok chebo sukul amun kiilach ichek ngoroikab sukul icheget komito kouni keunek kwach ane ko kingayoe boishonito kobo tai ko yo kamong'u eng' kapchoo konyaun keunek chu

Yutokyu kotoku kole siro amun mi kamet netepchei ng'weny akomito tukuk cheterter chechang' mising' chekeoldoi eng' pikchaini akere machungwek mitonyanyek mi viasik mi akot kabichek uu kele pichu komi mung'ara

Nitokni kong'olole ng'alekab komputa akong'olole kaimutyet nekanyor chichi eng' komputainyi matindoi network nekararan eng' komputainyi ineni kakiserchi kelech koton ngukaide komye kebolitab komputa ana komainde WiFi nenyindet ineni manomei komyee network

Eng pichaini konanuo anne ngalekab ii turetabei nebo eliputab aeng ak taman ak somok. Olegimi kotorchinigei biik ii ngecheretab kandindetab emetab Kenya. Biichuto kituregei ko neu Raila Odinga, Martha Karua, mi agot Uhuru Kenyatta ak Peter Keneth.

Eng pichaini kotagu biik cheuni kicherok. Kicherok chuton ko chekiguren sofaset. Yo imoche ilenji chito koun kicherok, ko magat kotindoi mashinit negikuren vacuumcleaner ne boisie inne kouni kicherok choto.

Eng' pikchaini kotoku murenet neyoei boishonik cheterter mi ole iuni koot mi ole chopei omitwok akomi ole iuni kapchoo uu kele murenoni komito koyoei boishonikab kot bo komonut keyoei boishonikab kot sikobit kotililit kot kit nemilei biich eng' pikchaini ko murenonito ko kirat anget eng' kokwenyo ache komatatya inyoru muren nerotei anget

Eng' pichaini komi chito neputei lokoekab apple lokoechuto bo apple komi ketingwai ngaro ane boishoni bo lokoekab apple kopwotwo ng'alekab mung'aret amun lokoekab apple kealdoe beit nemi barak mising'

Eng' pikchaini komito chito nekanam pinsik eng' eunyi pinsichuto kotogu kole kakiputei eng' imbaret yo imoche iyoo pinsik itou ikutu eng' eng' daikaishek cheng'ering korok itilatil kitunguik ak nyanyekuk akisus ndikakorurio kitunguichoto ak nyanyek inde orit pinsik kei kekekutu eng' daikaishek cheng'ering

Eng' pikchaini komi kamet netononi akoborwech ng'wek ng'wechuto kikimin eng' yuto ko chebo spinach kikimin ng'wechuto eng' guniet kiit nebo ng'omnotet eng' yutokyu ko minetab ng'wek eng' guniet nekata mbaret amu muuch komatindoi imbaret chepyosani ineni kamine guniet ng'wek chi

Chutokchu konam chito eng' yu ko disik chikikoruryo ngaro ane boishoni bo ndisik chekirurio kononwo mung'aretab indisik mung'aretab ndisik ko kararan mising' amu ndealde ndisichoto inyorchigei chepkondok chekeboishe eng' tukuk alak

Eng' pikchaini komito ketikab logoekab paipainik chekikimin eng' imbarani akochang' ketichoto ketichoto kotindoi lokoechoto bo paipainik chetomo korurio bo komonut keyoei boishoni bo kemin ketikab logoekab paipainik amun ndealde lokoechoto bo paipainik inyorchigei chepkondokuk

Eng' pikchaini kotoku ketik chekikitil keti ni komochei keyoichi kii nekikuren grafting ketik chechang' chekioichini grafting ko ketikab logoek yo kaki graftan ketikab logoek ko amun mochei chito konyorchigei logoek chemochei

Kit nekanai en pichait i ko got nebo selele, got nebo selele koimuch keminyii tuguuk che teeter. Imuch imin tuguuk cheu nyanyek i eng gotab seller, anan ko pilipili hihi, anan okot ko mauwek. Ndemin tuguchuton kutun kealdai ioldoi ak inyorchigei chepkondook

Nitokni kikimin eng' imbarani ko kii nekikure chebololet chebololet kokararan mising' eng' borwekab biko mising' keboishe keboe lakok kokararan kokaam lakok yo kemin chepololdet kobo komonut mising' amun ndealde inyorchigei chepkondok anan akot iam

Yutokyu komochei kechop tukun chekikure silage silage kobo kamanut mising' amun omei tuga yo kachop cheto silage kotoreti inee tun komochei kobaee tukchi amun chomei tuga mising' kwomei silage amun mindilil

Eng' pikchaini komito tukuk cheterter mi karishek chebunei oret mi biik chetondos ako mito ngoroik chekikimaa eng' ing'weny mito akot miwek toku kole biik eng' yu komi koyoei mung'aretab ngoroik chekikure jeans akomi kora chemung'oroindetab miwek bo komonut mising' keyoei mung'aret amun ngiyai mung'aret inyorchigei chepkondok

Tukuk chebo komonut chakere eng' pikchaini komito barabaretab karishek akotoku kole mi karishek barabaranoto kora komito korik korichuto ko koen ako korichuto kokinyigei toku kole yutokyu ko taonit ne oo akobo korichuto kinyigei

Eng' pikchaini komi chito nekiteping'weny akomi kotoni ine komputait eng' komputait noto komi lakwet nekikinam nemining' chito nekanai eng' yu ko kanyoindani inendet kotoku kole kanyaidetab lakok chemengech

Eng' pikchaini komi biik oeng'u agenge ko muren ko ake ko kamet ako kora komito filishek cheterter icheget komi kowosei filishe choto yutokyu kotogu kole lazima ko ofisitab chi amun filishe choto mito kechenyei

Eng' pikchaini komito kii nekekure first aid kit taban nebo kiito komito tukuk cheterter agere makasit agere sakityat nebo yo kabunuk chito keile mito kora akot sakityek chekelugui tukuchuto tugul kendeni orit nebo first aid kit

Eng' pikchaini komi tuguk cheterter toku kole yutokyu ko wadropitab chito eng' wadropi nito kokiinde chito nito tukuk chi cheterter mi koroisishekchi mito kora mwanik chi cheterter mi marashi mito nekekure loron mito akoi vaseline ak tukuk alak cheterter mito akot kipchanuetab sumek

Chutok chu tagu eng pichaini ko amitwogik che kichope mising eng kapkogoyo. Amitwogik chuto keguren mokimo. Mokimo yo imoche ichop ii, ko magat itinye tuguk che terter. Tuguk che magat itenye ko bandek ii, moche itinye kora piasikuk asigorok ii itau igut piasik agoi koyim ketuatui. Kora igutu bandeguk agoi korurio. Kora ko mache itenye sogekab chebololet, sigoi ituiye anyun piasik che kagorurio ak bandekuk che kagorurio ak igutu kora sogekab chebololet ak ituiye tugul ak ituatui agoi koukit chuto chu mi pichaini.

Eng' ribetab batainik ak chebokitkit kocham atekchini ane kong'wai ko ndikatwch kot akerchi orit yoto akabae omitwok cheterter aboe omitwok cheu ng'wek chebo sukuma ako kora cheu batainik kocham abolchini ole andenochini beek sikobir bechoto

Bichu mi pikchaini komi kosomoni gazetit gazetit ko kitab komonut mising' amun konyoei kenai tukuk chetesei tai eng' emet kikowalgei boishonik mising' makokergei ak atkinye keny ki atkinye keny ko ki gazetit keboishe mising' biik chechang' lakini eng' kasari ko biik chechang' komakwolei gazetishek amun muuch konyor eng' simoikwai anan akot koton television konai tukchetesei tai eng' emet

Ngaro pikchaini kononwo biik cho iborostoi ng'alek chemabo iman ineni ndikakobarasta ng'alek chemabo iman ko akoi kemwaita kele mabo Iman ng'ale chito simaiyan biik alak ng'alekwach

Eng pichaini kotogu lagok che terter. Lagochutok kotogu kele lagokab sukul. Ako ugele lagochu komaimuchikei chechang eng ichek. Amun eng pichainitak kora komi kweonik cekakiipchi eng bokisisiek chechang. Mochei sikeropchi lagochu kewonichutok . Ane achome mising boishoni kiropchini lagok tukuk che terter amun ngaropchi lagochotok ko katoret lagochu ako kawal sobeng'wa.i

Eng' pikchaini komi biik cheterter eng' yuto kora kotoku kole mi omitwok cheterter mito biik chetochei omitwo choto kisurukchini kiit nemilei biich eng' yu ko biik chemi yu chechang' ko biik chetuen oko chito nesuruku omitwok ko chepchumchat

Eng' pikchaini komito lakok chemengech mising' kora komito chito nekakoet inendet ko uu ni mwalimuyotab lakochu amun lakochu kokakimut sukul cho kitou icheget ko kakimut sukul konyikourerenyo kityo akosoman tukuk cheroisi

Eng pikchaini komi piik che chang mising, pichuto komi ole kile stadium, kora komito chito nemi garit ii, toku kole inendet ko kandoindet anan ko kipsiasaiya, toku kole yutokyu komito polet nebo siasa.

Eng' pikchaini komi chito nekakoet ng'endek chi uu kele chichi kokikamin ng'endek koboto bandek amun mi kora mbaret netoku nekikimin bandek chichi komochei sinyikotor ng'ende choto korok kopiropir komong' ng'endek chemuch kwam anan koalda

Eng' pikchaini komito moingonik chechang' chekikichop chichi kikochop moingonik chechang' asikobit nyikomeny sekemik kochop kumyat kiit nebo ng'omnotet eng' pikchaini ko moingonichu ko chikikichop eng' oret nebo ng'omnotet mising' bo komonut mising' moingonik amun ndameny sekemik kokonu kumyat nemuuch ialde

Eng' pikchaini komi tukuk chekekure cucumber cucumber kokororon mising' amun kitestoi omitwok yo imoche iboishen cucumber itilotili akorok inde omitwok kuuk orit korurto

Eng' pikchaini komi biichu kominei miwek miwek kobo komonut mising' ngemin amun tuun ndikakoyokikitu ketil ioldoji kampunit nechopei sikarok kora miwek kechopune tukun chekile sukarok nguru

Pikchaini kotogu kole fort Jesus fort Jesus komi emetab Kenya ako ngaro pikchaini kopwotwo kiprutoinik cheterter chepwoni emetab Kenya konyikokerei fort Jesus fort Jesus ko ole kitebe laitoriatab Portuguese

Baetab ngokaik kobo komonut mising' amun konyorchinigei kelchin chechang' tai ko ngokaik kokonu mayaik mayaichoto komuuch iam anan ialde sinyorchigei chepkondok kora keomei bendoap ngokchet ara muuch inyoru bendo nekeeny nebo ngokchet kora komuuch ialde ngokchet inendet ko ndealde ngokchanoto inyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komi moshinit nekinyorchini komoswek cheterter moshinini komuuch inyorchi benkit anan akot sipitalishek alak yo kewe benkit itoune moshininito ichil komong' risitit nekakiser nambet ikany akoi koit nambanoto kokur komputait iwe anyun konyikeyoun boishet nekekenyonji

Eng pichaini komito kukuk cheterter che tesetai, Tai komi piik, piichutok koyaei boishonik cheteretrer mi piik chetonotos akon'galalsot, mi piik chebongoni lainda, ako akot chebendi. Kora komi koot nekikiser kole chase bank, togu kole koitok ko bekit nebo chase. Piichutok bongoni lain komachei kochut benki nitok.

Eng' pikchaini kotoku tukuk cheterter mi biik chekiteping'wenso mi biik akot chetonondos kora komi olikikiser kele KCB bank toku kole yutokyu ko kot orit oko benkitab KCB ngaro ane pikchaini konyo metinyu ng'alekab robishek chekindeni account nebo benkit amun yuto olenyindenoe robishek chetinye account neng'ung'

Yutoyu kotogu kole duket nekioldoi tukuk cheterter, mising ko tukuk chebo kwonyik. Amun eng yutokyu agere ale mito sumek cheteretr, mito mwanik chebo sumek mito akot tukchekeune sumek chekegure shampoo. Ak kora kotogu kole chichi komi mung, arenyi nebo kealda tukuchutok bo kwonyik che terter.

Yutikyu komi piko chekiteping'wenso akomi kora bendereshek. Benderet agenge kobo enmetab Kenya. Pichu kotogu kole kandoikab emetab Kenya chemi kong'olole tukuk che terter chebo emetab kenya.

Eng' pikchaini kotoku tukuk cheterter mi korik chebo benkishek cheterter mi chebo benkitab KCB bank mito nebo equity ako mii nebo standard chartered tugul Chu ko benkishek chenoyotin mising' eng' emetab Kenya

Eng pichaini koni biik che terter . Mi biik che kitebing'enyisho akomi biik che kitononyio. Eng pichutok kitononio , komito chekinam kartasit. Kartasinitok kotoku kole much ko certificate. Chutok kinam kartasit kotogu kole lakwet ak sigikchi. Ugele much ko lakwani komi kiy ne koyai nekokany kobwa biik konyokoboiboitu tugul.

Eng' pikchaini komi kamet kamanoto kokitebi ako mito moshinishek cheterter yuto mito akot akoi komputa toku kole yutokyu ko ole kiibune lokoiywekab emet amun uu kele stashionit agenge nebo emetab Kenya

Nitokni kekure CCTV CCTV kendeni komoswek cheterter muuch akot kende korikab biik anan kende korik cheterter chebo mung'areshek amun toreti bichoto yoei mung'aret konai biik chemuuch koibei tukuk kora kotoreti biik chekaide korikwach konai tukche mi kotesei tai eng' korichoto

Yutokyu ko ole kiune karishek amun kikiser kele car wash yuto koketu biik karishekwach kunyikeunji yo iyoe boishonito anan yo imoche inet chito boishonito komakat ilechi chichoto makat kotinyei beek chechang' ako makat kotinyei paipit netoretin anan ko netoreti chichito koune kari noto

Eng' yu kukanai biik chekikoekekitu bichuto tugul kotogu kole biich cheyoen ako kokoyosekitu bo komonut bichuto kikoyosikitu amun icheget chenomu bororiet icheget cheinetech tuguk cheterter chebo bororiet chemakat kenai

Eng' pikchaini komi kametishek somoku kamatishe chuto komi kotoni kii eng' karatasit yutokyu kotoku kole ole kicherune lokoiwekab emet uu kele kametishechu ko icheget ko cheicheru lokoiwechoto bo emet

Eng' pikchaini komi biik chebendi eng' oret bichuto kotoku kole icheget ko konyoik ako kinam ole kikiser kele world aids day toku kole betunito ko betut ne Bo ukimwi icheget komochei konai biik akobo koroito bo ukimwi amun koroito bo ukimwi komuuch kenamdakei akomakat inai simakinamten

Eng' yu komi tukuk cheterter agenge komito neiboru kole bo tiktok ko age kobo Facebook age kobo WhatsApp age kobo YouTube age kobo Instagram ak akot twitter

Naaro ni konyo metinyu chi negegure Jeff Koinange amun ii kipindi nito kobo chichito kiguren Jeff Koinange. Inendet ko chito negonu logoywekab emet sait age ko sait age ko inendet komi kotepe biik tugul che terter mising ii komuch kotepe agot biiko cheu kipsiasainik.

Eng' yutokyu komi chito nepirei pikchait chichito kokipir pikchait eng' taban nebo mbaret nekikimin bandek ane achome mising' apire pikchaishek asikobit kobwotwo tukuk chekiyoyokis eng' betunoto

Yutokyu kotoku kole mi kong'olole ripsetab tiong'ikab tumdo Bo komonut mising' kerip tiong'ikab tumdo amun tiong'ichoto bo tumdo kokonu kobwa kiprutoinik chechang' emoni kong'etkei kiprutoinikab emotinwek cheterter ako ngopwa kiprutoinik emetab Kenya koibwech robishek

Ngaro pikchaini konyo metinyu ng'alekab piretab kuru eng' kenyitab elibu oeng' ak tiptem ak oeng' ole kimii biik cheterter chekiturekei konyor kicheretab kandoindetab emetab kenya bichotok kiturchinigei kicheranoto ko neu William Samoei arap Ruto Kimi kora akot Raila Odinga kimi Peter Kenneth Kimi akot nekele Mwaura

Eng' pikchaini komito biko chekiteping'wenso ako tugul komito kochilei komputa uu kele yutokyu ko darasetab komputa ale kineti bichuto konai komputa komyee

Eng' pikchaini komi kitabushek cheterter kitabushe chuto kotoku kole kitabushekab sukul nebo primary mito kitabut nebo kilas loo nebo hesabu mito kitabut nebo science mi akot nebo Kiswahili kora komito akoi kii nekikure dictionary

Eng' pikchaini komi chito netoku kole inendet nekichobei kii mi taban kiito kekure tokomta amun yuto ko ole kindeni beek chebo tuga anan ko omitwokikab tuga kobwa tuga konyokwomishe anan ko ee beko yuto

Yutokyu kotoku karit ne lorit nekikaib tukuk cheterter eng' bokisishek kora komi chito netindoi nekikure tablet inendet komi kochilei tabletinoto asikobit konde tukuk tugul chekakiip eng' karini singealda kengen kele kikapwa tukuk atau

Eng' pikchaini kotoku tuget neoldoi tukuk cheterter eng' tukuchuto karo komito viasik mito ndisik mi kabichek mito machungwek mi akot maembek ak nyanyek ak kitunguik ak tukuk alak cheterter yo imoche ilechi chito kotoi mung'aretab tukuchu komakat kotindoi chichito rabishek cheole tukuchuto sikobit kwalda

Ngaro nitokni konyo metinyu ng'alekab lipanetab chepkondok amun nitoni kokitou kra kra ko bo ng'alekab kelipan tax eng' emetab Kenya yo iyoe boishet age tugul komakat kitil kobun kra

Chutokchu ko ng'alekab kapkra iboru kole bo komonut kenyit return ngenyit return kokonyei konai emetab Kenya biko cheyoei boishet ak biik chemayoei boishet

Yutokyu koborwech ng'alekab ecitizen ecitizen keyoe boishonik tugul chebo serikalitab emetab Kenya yo karo ane ng'alekab ecitizen konyo metinyu ketil cheu passport anan akot anyorchinigei lesenit nebo kekweri karit

Nitokni kakibor eng' yu ko ng'alekab SHA registration bo komonut mising' koregistan chito SHA amun ngomeregistan SHA komakinyoin eng' sipitalishek cheterter ara bo komonut iregitan SHA asikobit kenyain eng' sipitali yo kemyan

Yutokyu komi chito nemochei kochut online ecitizen inendet komochei koregistangei ak ecitizen muuch ko chichi komochei konyit ng'alekab passport anan akotkomochei konyitchikei konyorchigei lesenitab kekweri karit

Eng' yu komi chito nemi koboishe komputa ako komputainoto kokikiser kele no internet connection uu kele chichi komakonekten ak WiFi komputai nyi anan komaal data ineni komayoei komyee komputainyi

Yutokyu kotoku kole kap kra chichi tepchei ng'weny kokanyo konyikotep tebutik chi anan kokanyo ketoret eng' kap kra kra ko ole kifailone return anan ngitinye tebutiet age tugul akobo kra inyoni yutok nyitep kewolun

Eng' yutokyu komito lakok chemi kateping'wensot akomito chito netoku kole mwalimuiyotab lakochuto icheget komi kosomonsot Bo komonut mising' kemuti lakok sukul amun ngoba lakochuto sukul konyorchigei ng'omnotet

Nitokni ko voucher nebo Johnbow Johnbow kukaikoch chi nekikure Miriam Maingi vochait nito bo betutab kemung'yo inendet kokikikoch betushiek somok ak kemoushek oeng' chebo kemung'yo

Yutokyu kotoku kole komastab customer care, mi kwonyik aengu akenge ko toku kole inendet ii kobo customer care ko age ko kastomayat ne kanyo. Bo kamanut mising kebendi ketebei ii, tebutik che mengen asikobit inai tug che tesetai.

lakochu kolakok ap suguul chemiichek saang kineti. ndager ane piik cheuni kona aimgei mising amun ii ugele lakochu koimigeimatindoi ichek ii koot neginete icheket. inenekanyikinetei ketit keel.

Eng' bikchaini kotogu kametishek cheterter chemito kooldoishei ichek kwoldoi tukuk cheterter mi cheoldoi nyanyek mi cheoldoi ndisik chikikorurio ak chetomo korurio mito akot kabichek yuto mito ndimu mito akoi sukuma bo komonut mising' keyoei mung'aret ane achome ayoe mung'aret amun ndayai mung'aret anyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komi biik cheterter chemi kobunei kelyek icheget kobunei barabaret toku kole bichu kokaituiyokei sikobit korutochi wii bo komonut mising' kerutochini komoswek cheterter asikobit inai tukuk chechang' chemito emet

Yutokyu komito lakok lakochuto kotoku kole lakokab sukul icheget komi koboishe hipad toku kole kikonyo muswong'natet eng' ng'alekab somanet amun kiboishe akoi hipad keneti lakok

Eng' yutokyu koboru akobo ng'alekab somanetab kasari eng' emetab Kenya kokikowalak mising' somanetab kasari amun kokebe tukuk chekikure CBC ki atkinye keny kikiboishe nekikure curriculum nekikure 8-4-4 ole kicham kebendi kilas agenge akoi kilas sisit keba sokondar kenyishek ang'wan akeba university kenyishek ang'wan lakini kikowalak ra kikere kele eng' somanetab lakok chemengech komito chebo kenyishek oeng' akeba anyun kenyishek loo chebo lakokab primary akomito kenyishekab loo chebo lakokab sokondar akeba somok chebo lakokab university

Yutokyu komito lakok chebo sukul lakochuto kotoku kole lakokab sukul nebo primary mito kora mwalimuyot nemi tai inendet komi koneti lakochu kanetishenyi konebo nekiyoei tukuchoto eng' kito nekikure practically

Yutokyu komi kanetishet nebo biik chechen kong'olole eng' yu ng'alekab ICT yaani ng'alekab komputa bo komonut mising' kenet biik cheechen akobo ng'alekab komputa asikonai ng'ale muswong'natet

Ngaro ni konyo metinyu ng'alekab muswong'natet amun chichi komi koneti biik akobo tukche kiboistoi komputa ineni kotindoi eng' eunyi kiit nekikure mouse eng' yoto koboru kole makat ichil komosta nekile

Eng' pikchaini kotuku kitandok cheterter eng' kitandochuto komito tukuk cheu sandukut mito ndoit mi akoi tomosishek ngaro ane pikchaini kobwotwo ng'alekab sukul atkinye yo kimi sukul nebo sokondar amun kikiruisoti ole uu yuto yuto kotoku kole ole kikure domitory

Eng' yu komi chito nekiteping'weny inendet komi koboishe komputa ng'omnotet neiborugei eng' yu ko boishetab komputa ketoni ng'alekab lakok toku kole chichi ko kanyaidetab lakok

Eng' pikchaini komito karit karinito kekure ambulance ambulance ko karishek chekinyoru mising' eng' sipitalishek bo kamonut mising' karinito kekure ambulance amun toreti biik cho imiyonsot mising' komuti sipitalishek cheile yoen sikonyor konyaet nebo barak

Ni kakibor eng' pikchaini ko ng'alekab curriculum nebo sukul ki atkinye ko kikiboishe curriculum nekikure 8-4-4 lakini eng' kasarta nebo ra keboishe curriculum nekikure CBC tukuchuto oeng' komakergei amun 8-4-4 komonishoni kole lakwet kokimakat kosoman kenyishek sisit eng' primary kenyishek ang'wan eng' sokondar ak kenyishek ang'wan eng' university lakini eng' CBC komakat kosoman lakwet eng nasari oeng' konyo primary kenyishek loo akonyo sokondar kenyishek loo ak kenyishek somok university